Ore empolea naa kisaidia neintumia anaa olchani loongwesi amu ore nabo na kepej empolea naduo ngwesin eeh nibungare oladuo enaduo sargab arashu enaduo oltaduo sunyai otii olchamba arashu enaduo kulukuoni nibungare neaku nabo neaku misho misho ngwesi arashu misho ngwesi eas ai toki nabo tolchamba aanya maua inonok arashu anya nkaitubulu inonok .

Ore entoki nagira aiendelea tene naa enkiremore egira orparakuoni aas eniang arashu aa enkiremore naidim ninye aa ataasa te nkang enye naa ore esia naisaidia enatoki naa tenimiata oltung'ani olchamba sapuk iindim atuuno impula inonok oo inkituunkuni inonok ilnyanya linonok ti ang nitumoki atipika enkare aitobiraki anaa eniyieu iyie , naa tenemeetae enchan indim ake oltung'ani atuturu enkare ino neeku igira ake apik imaua inonok arashu inkaitubulu inonok enkare aitobiraki.